en ripsetab tuga kochang koimutik cheimuche koiim kopotindet, netai ko myonwogik imuch komnyaan teta ago noto kogochin kopotindet kelchinoik chemii ngweny kosir chegocham kobo kila, teta negamyaan iih komoogeti inendet ago noto kotile chego ak kosagiit inendet ak kominginit bendo negenyorchingee inendet, koraa teta negamyaan iih komuch komee ak kogochin anyuunasareet neoo kobotindet nito ko koimutyeet neoo mising, nebo oeng koimutyeet iihko noton nebo kemeuut koo noton nebo rarunet ab beek ak omitwogik, miten orowek cheoo kemeut emet iih ago noton kotutuginitu susweek cheome tuga betoos beek kora ko noton koyoche kobotindet kwaal beek ak kwaal susweek cheome tuga en olelee inendet, asigobiit kichuchuch koimuti chu konyolu kochob serkaliit olekinyoeen tuga en olekyoe kasit ab kabotisyeet sigonegitit ooh koraa koruut tuga kobotiik chegagas kole miten ugonjosyeek choton chenome tuga, nebo oeng koyoon roboni kogonoor beek icheget ak susweek cheome tuga tuun kabiit kemeuut niton kochuchuji koimutik chuton iimi kobotiik, koraa konyolu ayuun kochob mungareet nebo barak nekyoleen kelchinoik ab tuga serkaliit sigonyorchigee boiboiyeet neoo kobotik ak kochuchuch koimutik icheget

Mitei kiyakik chechang' chakere eng' kaa sikokono keljinoik icheget netai ko teta akere inendet sikokono chego akochini inendet suswek chekyakonor ak chikyaolji omitwokik alak sikonyorchigei kimnotet eng' bortonyin aketoti inendet kwomei suswek chemitei ng'weny nebo oeng' ko kechiriet akere inendet sikokono bendo yo ameche kwomis inendet ko nyarotchini ole mitei suswek akwaket inendet nebo somok ko ng'ororyet akere inendet kora sikokono bendo inendet koomoti sokek ako yo amoche kwomis ayotu akibayake koamat sokek simat ko ng'em tuguk inendet kong'emei tuguk ngomakirib mitei kora ngokaik ngokaik kwomotei kutik akaromchini beek chechang' sikwam icheget ngokaik koloku mayaik kora kono icheget bendo noome kora ngokaik ko imuch kosopcho icheget komerip akot amu bendoti kou toritik alak akwomoti tuguk cheomei toritik chebo tumin mitei sikiriet kora sikiriet kotoreto koloyotwa tuguk ako inendet kwomei suswek aketi inendet maomei omitwokik chechang' kou teta kikotoreto kiyakichu kokono keljinoik kikotoreto asop eng' sobetnyu achome anendet ayoe kasitab ripset amu oo kenjinet

Chang' lakok chikikeutye eng' let eng' ng'alekab somanet kou lakok chemenyei counties cheyomyotin anan ole ming'in ropta kobendi koyokoti kiyakik nekatabendi sukul lakok kora chematindoi sikik koitei kometo sukup icheget kosupkei ak ng'alekab bananda ako muuch anyun ketoret lakochuto chekang'et let eng' somanet konyolu kochop tetutyet serikali nekergei kole somansot lakok tugul eng' emetab Kenya nepuch nemakiyochei kii akoi kotar somanet noto bo university nito kokerei kole kanyorchigei somanet lakok chebanansot nekergei ak lakok chemokorek kora konyolu kochop kerkonyet neng'wan serikali eng' chi agetugul neoei lakwet neming'in koyai kasit nekata wendi sukul maiyanat eng ng'atutyetab emet keser lakwet neming'in kasit kora konyolu anyun kokon omitwokik serikali eng' emotinwek chotok cheyomiotin anan chemomi ropta sikocham lakok koba sukul sapos kekoitoi omitwokik chotok bo lunch eng' sukul nito kokochin kimnatet lakok anan chamet sikocham koba sukul icheget makoiwo lakwet sukul koomei rubet amamuch manyor omitwokik ko ngomitei tetutik chuto tugul kikerei kele kanyor lakok tugul eng' emetab kergeindoab somanet ako nito kechuchichi lakok choto chekang'et let eng' somanet

basketball koureriet noton kiwirchini mpiret netit nekikinde postiyot barak urerioni kochome kipsomaninik ak neranik mising tamun tindoi kelchinoik chechang en sponwek kwak kouni toreti icheget koik biik chetindoi kimnatet en bortanywan yokiurereni kioktokee mising ako notok kotoreti icheget kokimekitu ako kirikto mionwokik chotok cheipu amitwokik chekiome chetindo mwanik chechang ak sukaruk kora urerioni koki kotoret icheget koisto koimutik chemi metoek kwak yoon kakopa uwancha neranik kurerenso kochuchukokse koimutik en metoek kwak kora urerioni kikotoret icheget kochopchi choronok chetinye kamonut en sopet kou yekingen tugul chorwandit ko kimnotet akosupkee ak urerionitok olekenyorchin choronok che nyoko toreti icheket yekatar sugul kora urerioni kokikotoret kokwet amun yokiurereni kobwone kompunishek choton chenyokipimoni biik ak kokochin kanyoiset nepo buch nitok nekitoret bororiet ko kimit tililindo urerioni kora kokikotoret biik chechang kolanda emotinwek chechang akonyorchikeen somanet nitok kokikotoret kimanet ab biik chechang en ngalep ab chepkondok kosupkei ak urerioni kochang logok kora chekikonyorchigei somanet nepo buch nenotok kokachin serkali ak N.G.O.S

Mbarenyu ko kiapchei komong'ume kepeperwek oeng'u netai aribe kiyakik nebo oeng' akole minutik kiyakik charibe eng' imbarenyu kobato tuka neko ak ngokaik tugchu kokiachopchi kot neruitos icheget kiang'ochi beek icheget cheomei ako kiakolji suswot neakete icheget akotindoi morongiot natemchini kila apite icheket kila komut kasi simatkosus keribesiet akarie icheget kokaibata orowek oeng'u simatkonam ngurtonik mootinwekwak nekchuk arate icheget sikoogetyo akarie icheget kora kokaibata orowek ang'wanu ngokaikchu kokiaolji beek chotok chebo ngokaik cheomei icheget logu mayaik chechang' icheget kila betut minutia cheamine eng' imbarenyu kobato bandek marakwek ak ketikab logoek bandek chechunget andenoi mbolea chechang' chechoto ko keturek ak chokialei eng' sendet marakwek chechunget akole konyil oeng' eng' kenyit akole yo akole bandek akakole yelegit kekes bandek ketikab logoek chatinye asemberi icheget akatildoi ketik chekikokoikitu eng' barakung'wai